Oganda ma Somalia rito kendo pogo kido kod timbe machon kokalo kuom weche machon ma iwacho gi dhok ,dongo mag anyuola kod yore mag keto oganda. Mae akaka gi rito, achiel kido mag jo somalia geno ahinya kuom weche maji loso gi dhok, wende, kod weche ma ji nyalo ng'eyo mondo giter kido machon kuom anyuola nyaka anyuola. Ariyo, system mar anyuola chenro mar oganda maluore gi anyuola konyo erito timbe machon. Kendo ne ni dok ka anyuola rito gik mane giseyudo makende. Adeko teko mar dini, Islam nigi tich maduong' ahinya eloso timbe machon mag jo somalia kendo gi yudo riwo timbe machon gi puonj mar din. Ang'wen kido mar ngima mag joma owuok epinje ma momoko. Jo somalia mang'eny dhi nyime gi timo tich jokwath majodak ma wuotho epinje mamamoko ka gi rito yore machon mag dak kod riek mane gin go ewi aluora. Abich chik kod rito oganda, chik machon mag jo somalia ma iluongoni shia ochung'ne chike mag jo islam kod timbe mag pinyno mamiyo timbe machon luoro kendo ritogi. Kata obedoni piny somalia osebedo ka itimo gik moko kendgi oganda mar, oganda mar somalia tiyo matek mondo orit kitgi kokalo kuom somo loso gi oganda kod riwruok gi loch masani.